Konech tuka cheko chekilue ak bendo nekiome anan ko ng'ialde cheko ak bendo kokonech rabinik.

Korotwek chuu ko chon kindoo lagok chemengechen chekokisich komait betusiek kwak, ngele amait wikisiek um tiptem ak ang'wan. Korotwek chuu kotoreti ko simatkobet maat lakwet amun togoming'in ih akomiten section nebo sipitali nekikuren new born unit